Ee ore ena baye naa suuji oleng' nemanyorr amu kiinyial ormanyara nikiyiolo ormanyarra ajo ninye oyau enchan ee enkijiape oloing'ang'e metaa sidai oleng'

Ore ene naa eneshumieki naa enepikieki iropiani esimu nneya neitainyeki . Ore ele lee neloito apik iropiani esimu pee etumoki ainoto eseriani amu mekuree enapari iropiani too nkaik amu kumok ilmang'ati naa kumok irapurok, ore sii teneipik iropiani esimu naa keleleku naaji teneyiou nirewaki oltung'ani otanyamala ana teniyiu nilak ake iyie inkera e sukuul e mintoki ayaita iropiani too inkaik.

ore moikwape olosho le kenya nemanya inkabilaritin napaasha, amu inaalo emanya ilturkana, emanya irendile, emanya ilborana, nemanya, somali. nitoki aaku emanya ilpokoot.

Ore ele naa oloyanyiti rais William Samoei Ruto egira irorie iltunganak lenkop e kenya . Nee enetipat teneirorie iltunganak lenkop e kenya peutaki mbarakinot naata eserkali , neitoki sii aisho mbarakinot naata tenkaraki nyamalitin nagira aimaa iltunganak weneiko naa tenewal nena nyamalitin nagira aimaa iltunganak .

ore ena siai nataasa apa olari loo nkalifuni are otikitam naa ke , ore apa sababu naasiina siai naa tenkaraki ormeitai apa le corona lotadowuo enkop e kenya niaku keipimi apa iltunganak oleng pemeitasur irkulikae , pee tenelo niata naa nikipiki bata. ore pelo metaa miata nekinchori naaduo nkoitoi niripore pemintoki naaduoo atumore ele meitai le corona